Ochon ngomnatet ak karik cheimokyinigei eng boisioni, boisiet neteseta en yu ko kesisietab anan ko nemunetab njirenik eng oinaisiek. Ngomnatet nemagat eng yu itinye chito ko oleginemunda njirenik anan ko olekiyaitoi injirenik sigobwa asigopit inam inirenik choto iboisie karik ana ko itinye tugun chemagat utindoi chito sinam injirenichuto ko suppose itindoi eng kingeresa ngamwa ale boat ago suppose kora netit. Suppose omi obiik aeng anan ko chechang ago suppose omiten en ainet sigopit kotestai boisioni tugul.

Imuchei iororuu kiit ne tesetai en Yuu, woi amuchei aaoror kit ne tesetai en Yuu agere eeh chitoo ne Mii en mbaret nyiin anan ko Mii kogere boisiet anan ko ole kiribeen segemiik, kit ne tesetai en Yuu ko ripset ab segemik ii ak keset ab kummik eng chechaang boisioni ko tesetai eng oret ilengering roptaa, baet ab sagamiik ii ak keset ab kumiat ko eng missing ii komiteen eng komosweek che mamii ropta eng che chaang ,baet up sagamiik Kobo kamanut ago nii nyoruu kabatindet ne ingen kobai sagamiik komyei agoriib sagamiik chotoon konyooru chepkondook che chaang anan igochiinn boisionoton inendet chepkondook che chaang cheimuuch koripern gei inendet ago ripeen famili ne nyineet ak lagook kyiik anan koyai boisionik che chaang.

Kiyoitono boishoni en kokwenyun, boishet netesetai en yuu ko konetishet anan ko lokok chemii sukul shesomoni en kokwenyun boishet ab somanet kotesetai en yon kaba lokok sukul ak komii mwalimuinik anan ko konetu konetik cheineti icheket en sukulishek choton sikobit konyor icheket ngomnotet ne imuch kotoret icheket en soboni kimii ak kotoret bik chechang akot ndomong icheket kotoretin bik alak. Olekiyoito boishonik en kokwenyun ko pendii lokok sukul konet mwalimuinik ko wee sukul lii anan ko en sukulishek alak kopendii kipsomaninik chuton sukul lii ibkoruyo ak kinet en sukul kasit ab sikindet ko ilipan chepkondok anan ko ilipan fees.

Nyone nee meting'ung iniker nii?, inoker tukuchu konyone metinyun kolsetab ing'wek en kabung'uinik, kolsetab ing'wek en kabung'uinik chebo biik chechang en korenyun ko bichoton kokilekee koyai icheket nemnye anan koyai neimuchi sikokol ing'wek en kabung'uishekwak amun ingwechotok kotoreti icheket en omitwokik chebo en kilak betut, koboishetab kabungushek kokotoret biik chechang simoruyo buch anan sikonyor amitwokik en kilak betut , kora koimuch Komen anan kokes ing'wechoton ak Komen en kabungushekwak abakialda akonyor icheket chepkondok, en kasari kimii ko chepkondok kobokomonut mising en kii aketukul, momii kii aketukul neimuchi iyai amaa chepkondok , chepkondok imuche inyoru en oret aketukul, ang'ot ialde kobotutichuto bo kabungui.